Kit nobwote ndoker bioshoni mucheset ne nekiboishen keruget mucheset netesetai nebo bull bull fighting nekimutu ruik oeng konerio ake kokagetur ni ko muchestt tab boiyet nekiyoe nebo westan yoe kebaibaigei keye olimbo dismember karon kirukyot kosir ake

Tuguk chebo komonut netai ko ni ko kombunit negoitoi stimet kambunit nebo Kenya power nebo stimeticheket ko kikotoret bik chechang stimet en olimbo kambuit nebo sereikali neigoito kimnotet tab stimet koiti bik en emet komugul bik tugul stimet en olimbo resob